Gima timore kae en niya aneno jalni morwako angolo to ting'o gir timo ler. Chal ni en jatimo ler otimo ler e chiro, e ute jii tichule pesa .Mae inya yudo ni otimo ler kata e ndara to sirikal chule. Tijni en ga tich moro maber ahinya newach en tich makonyo . Ko o otimo ler e ndara mochule pesa gi sirikal sirikal chule pesa maber ahinya . Kosechule pesa maber pesa no onya yawo go ohala moro . Ohala kaka mar yawo duka ,uso lewni, kata onya yawo kar chiemo.

Aneno ka jogi oting'o avokado to avokado en chiemo . Ng'ato nya chame gi alot kata ng'ato nya chame kamano ng'ato nya chame gi mchele mana kosechiek, kapod onumu ok nya chame newach okech . To gima kech ng'ato ok nya chamo koro nyako chiegi. To kosechiek ng'ato nya chame achama kamano kata onya riwe gi alot kata gi mchele kata okete mkate mondo obed mamit. Kasto be avokado onya yudo onya uso ne jii to yudo pesa .Avokado nigi pesa mang'eny ahinya newach avokado achiel nya bedo kata pra ng'wen to amno en pesa .To aluoarana jii oero avokado ahinya newach en chiemo moro mamit ahinya en olemo mamit jii ohere to be okonyo o okonyo ng'ato mond oyud teko .

Gima timore kae, aneno ka miyo ni okelo nyanya e chiro. Nyanya en olemo ma ipidho, to koti maber, ngáto nya tero e chiro to ouso to oyudo pesa. Pesa moyudo no onyalo tiyo go e gedo kata e tero nyithindo sikul. To be nyanya, onyakawo to otedogo. Niwach nyany ichamo. Kata nyanya onyachamo achama kamano. Ober. Kasto be aneno ka miyo moro obiro nyiewo nyanya. Chalni giloso gi miyo moro ni, jauso. Jauso nyaka bed ngát moro ma ongéyo loso gi ji. Mondo oyud kaka onyayudo pesa. To kokia loso gi ji, to ji oknyal nyiewo gike. Newach, ngát moro, jauso ma oknal loso gi ji, en jauso ma chunye rach. Koro ji nyaluore to okbi kata nyiepo ire.

Kae aneno nyanya, nyanya konyo e aluorana e gik mang'eny ahinya. Nyanya ng'ato nya tedo go chiemo. Chiemo kaka ring'o, alot. Jok moko en mana ni ok ohero alot moted gi nyanya koro gitedo gi kitungu lilo kasto nyanya binya ted go mchele, inya tedgo oganda chiemo mang'eny mopogore opogore. To ntie jok moko mok cham nyanya newach tuo kasto be nyanya ng'ato nya uso kotere chiro tonya uso ne jii to yudo pesa pesa moyudo go onya yawo go ohala moro ohala moro kaka mar yawo duka, uso lewni. Koro nyanya konyo e aluora wa to be ng'ato nya chama chama nyanya kamano newach en olemo nyanya medo remo e del omedo remo e dend dhano .

Gima timre kae en niya, aneno ka nathi ogo picha to nathini chal ni en nathi marang'ol newach aneno koketne gimoro e tiende. Chal ni ng'ol ne ni nobiro ka min gi nokotere e chanjo tee, nathi kokoso chanjo to ng'ol biro ne e duong'ne e momiyo ing'iso ga mine ni nathi nyaka ter e chanjo. Koko tere chanjo to nya omone taabu e duong'ne. Kata nathini noyudo ajali to o tiende achiel odhi kata nya bedo ni nonyuole kamano. Ntie nthindo minyuolo gi ng'ol , moko to yudo ng'ol e duong' newach jonyuol. Koro mae aneno ni en gi ng'ol to omor ahinya aneno nomor ahinya.

Gima biro e pacha kaneno picha ni en niya, aneno ka mutoka gi puro puodho to mae chalni en puodho maduong'. Dhano ok nyal puro puodho maduong' ahinya, puodho kaka mar majan, muchele dhano ok nyal puro. Dhok ema puroga kata mutoka. Ka kata ok onyal ndiko jok mang'eny newach puodho mar majan en puodho moro maduong' ahinya. Ng'ato kochako ni puro, odhi ol piyo mkata ka indiko jo amali mang'eny, jogo dhi ol ne wach puodho mar majan en ga puodho madongo dongo ka, to miye pesa koro pesa moyudogo ema ondiko go jotich purone kata oluongo mutoka gi to purone. Kata dhok, dhok be nyalo puro puodhogi but dhok ol, dhok ol emomiyo.

Tijni en tij japur japur nyaka bed ng'at moro manigi jembe, en gi gik piro go manyaka bed ni en gi jembni mang'eny. Ok ni ati satesate okwayo jembe. Kasto be japur nyaka ng'e saa mopuro kata saa mopithe, ok ni ka piny otwo esamo pithe. Mano japur makia makia gima timo newach ok dang' ipith sama piny otuo ng'ato pitho sama koth ng'eny mondo cham onyak maber. Koro kopitho sama koth piny otuo onya koso gik mopidho go tee nya tho ok nya nyak. Nyatho newach ok giyud pii maromo gii kasto be nyako ng'e samo golo e olemo mopidho go. Ok ni en olemo pod onyak kata maber tosegolo gi epuodho , mano ok en gima ber ahinya.

Kae aneno Raila Amollo, taneno manosenindo Moi, gi mano senindo, Kibaki. Kibaki gi Moi ne osebedo jotelo e pinywa kae to negisenindo. Kibaki nonindo, to pod obudho ahinya nyaka Moini nonindo higa mokalo. Pod obudho ahinya. Ne gin jotelo maber ahinya. Ne giber, ne gitelo ne piny Kenya ndalo moko kagi to ne gikonyo ji. Gin ema ne giomo nyaka wach osuptal manonogi. To Raila Amolo Odinga, embe osegomboga bedo jatelo mar pinywa kae. To, pod omiye thuolo kata pod obetga, to ogombo nobedi.

Kae aneno ka ji nie chiro. chiro en kuma gik mang'eny timre. Jouso uso, jonyiepo nyiepo, kasto be ji biro nyiewo gik mopogore opogore. Ng'ato nya biro ni obiro nyiewo lewni, ng'ato biro nyiewo chiemo, ng'ato biro nyiewo wuoche. Koro en kuma jok mopogore opogore biro, to gibiro timo be gikmopogore opogore. To jauso nyaka bed ng'at moro mong'eyo loso gi ji. Ng'at moro ma kata ka janyiepo obiro, ong'eyo kaka onya wuoyo gi janyiepo manyiew gima dwarono. ok ni ati en ng'at moro mawuoyo ni jonyiepo marach, mano kata janyiepo ok nya nyiewe, onyadiwo gi gikego ma gikego kethre ka gin kaka gikmoko kaka nyanya ,alot, nya kethre niwach mago gik ma kethre kobudho ahinya.

Kae aneno ji to chalni jok moko oa e tich jok moko koka dhi tich, nitie jok ma uso kasto be aneno ji wuotho jok ma ng'eny wuotho chal ni nitie jok ma dhi kata safar gi dhi dala ,jok ma dhi e tich, jok ma aa e tich. Kasto mae konyo ji ka ji obiro ka ma kanyakla ji rado gi jok ma opogore opogore, ji ng'ere ma opogore opogore, kasto be gi ng'iewo jo uso gik ma ji uso go gi ng'iewo. Mae en kaka chiro ma ji rome sa ma ji dwa timo gik moko kata nitie jok ma tiyo, nitie jok ma uso gik moko, koro gi romo pile ka pile ma gi gik ma timore pile ka pile e aluora wa.